Kinayioo nalotu ndamunot tenidol ena ore ena naa olturrur arashu ewuei sapuk esirkali naasieki esiai ore naa enewuei naa keji finance department, ore finance department ore naa oshi esiai e finance department naa nche naa naitsheiki esiai ooropiyiani lturruri pookin, kidimayu naa sirkali kidimayu naa ilturruri lijio saccos neeku inye naaa naitasheiki esiai ooropiyiani, ninye nayiolo eisiana ooropiyiani naatii account ninye nayiolo eninko naai pee elaki iropiyiani te accounteni naa inche naayilo eniko enelak ilaasak ninche sii naayiolo esiana oolaasak ootii ina inewueji eisiai oropiyiani naa nainasita pookin.